Tijni ok ahere kaluwore ni sama ng'ama dichuo odhi kor gi nyako kwayo nyako, to nyako ma odwarono ong'eyo maber. Chuno ni ikawo nyiri mang'eny, nyaka nyako mane odwarono, iketogi kumoro achiel to iumogi gi suka chakre malo nyaka piny, ma ringre dende ok nen kata matin. To dhi chuno dichuo mane dwareno oyiere ekind nyirigo te. To kotame yudo to dhi chune ni ogol pesa kata mana chiaye moro amora koka miye nyakono. To ka oelo moyudo nyako mane odwarono to miye nono.

Inyiewo susa ,oduma, waru, kitungu, salad ,chumbi moromo maber. Gima itimo mokuongo, ikawo susa idondo maber, kisedonde to iluoke, ikete yore, ama inyalo kete e sufuria ochuakore sama ipoko waru, to ipiedho oduma to iluoko be. Kise kosechiek to igole, iketo waru bokore. Sama waru bokoreno, to isuago susa e pany. Kisesuago susa to dhi yudo ka waru be osebokore. Igolo waru iriwo gi oduma to isuago kamoro achiel. Kisesuago ma obet mayom, inyumo ei sufuria kumane susano nitie. To ilokogi ilokogi to iketo chumbi matin. Ka iseketo chumbi matin ewiye to ing'ado kitungu mang'eny gi salad matin, to ichielo malokre marabuor. Koselokre marabuor, iole ei ei susa gi waru gi oduma mane iseriwo kamoro achielno. Ichako inyuase iriwe maber momakre.

Negitiyo gi yore mang'eny kaka luongo ji kanyakla jomawuok egweng' achiel to ji wer, itedo kumoro achiel, bul gore to ji miel. To ichiemo kiluongo nying Nyasaye kendo imiyo nying Nyasaye duong' mondo koth obi. Ne ginyalo dhi ewi gode kata etiend aora kagilemo, mago kuonde mopondo manegilemo mondo koth obi. Ne ginyalo kwero chiemo mamoko, chiemo ma giparo ni kocham to koth ok nyal biro. Koro chiemogo ne gikwero kuom ndalo moko matin nyaka koth chwe. Koro nitiere gik moko mane ging'iyo godo yo makoth biro godo kaka olemo, kata mana, kendo kata mana yiende, nitie yiende moko ma ginyalo ng'iyo itgi, nitie kaka ka itgi obet to mano koth chiegni chwe. To nitiere kaka ka itgi obet to mano koth pod ni mabor ok chiegni chwe.

Nyaka ibed gi tich mar mbalariany. Kendo nyaka ibed ng'at ma ong'eyo Nyasaye. Nikech tijni ok en tich aticha. En tich mantiere elwet dhano kod nyasaye. To gik ma yudore kae gin kaka wembe kata makas usi mtuang'o godo jatuo ka ose yang'e

Miaha ka wuoyi otero daagi, to odhi ng'ere gi jonyuol wuoyi, kendo chieng' no itedo nechiemo. Kendo ochal kaka nyasi. Inyalo luong wede maoko kata man wede machiegni. Ji ng'ere, itedo chiemo ji chamo kamoro achiel. Iwer, imiel kendo sama miyeha odonjo edala to ok weye otim tije mang'eny nikech ochal kaka wendo.

Jodongo ema onego bedni imiyo pi logo sama ji chiemo kapok nyithindo matindo ologo. Kendo jodongo kawacho neji gimoro, onego ji ochik itgi maber nikech gisedak gaming'a e bwo piny ka. Ging'eyo gik mang'eny ma wan jomatindo pok waneno. Kata ka jaduong' okosoni ok onego bed ni iting'o duondi malo kiwuoyo kode. Nyaka imiye luor kiduoko dundi piny. Kata king'eyo ni en ema orach, iduoko duondi piny nikech en ng'ama jaduong' ma duonng'ni. Koro nyaka imiye luor ma korka kore. Kendo sama ji timo tich to ok ibed piny ni ng'ama jaduong' tiyo. nyaka iti to gin gibet. Ka ng'ama jaduong' oyudou ka ubet eot, to onge kom moro, ichung'ne malo to obet. Kaka ing'ama tin ok inyal bet to ng'ama duong'ni ochung'. Koro ichung' malo to obet mondo onyis luoro, ni imiyo jodongo luor.

An ok amadh kong'o to joma madho gi kong'o osebet ka tiyo gi kong'o kuom ndalo mang'eny, kata kuom higni mang'eny. To kong'o ma gimadhoni ok osebedo ka tero ngimagi maber. Kaluwore ni nitie moko maok nyal timo tich moro amora kapok obilo kong'o. Ibo yudo ni lwete chako tetni kata kata kom, ako kikombe omadho godo chae. To thothgi osebed kiringo godo eod thieth nikech kong'o kisemadho bang' ndalo mang'eny to nyalo ketho adundo ni. Kata oketo adundo jomamoko bedo mayom yom. To wase wito joma ng'eny kaluwore giwach kong'oni. Nikech sama oseter eod thieth to moko wito ngimagi kata moko duogo eot ka giyom yom makata tich moro amora ok ginyal timo.. koro gibedo abeda jomidekre. Kendo iyudo ni moko moter eod thiethdo, igolo negi adundo achiel to gidong' mana gi achiel. To achiel modong'no iyudo ni nitie jomoko maok nyal bedo godo m angima. Koro mang'eny tho e osiptal.